Mung'aretab kenyini koo komach kowo ngweny amun ng'alekan kobit boriosiek en country chekotofautitofauti kou Iran ,Israel konito koaffecteni market eng emet misima, kenyit konyee koma koyaak mung'arosiek kou kenyisiek chun alak.

Makararan effects chebo semendi amuun anan ko baa fumbit ko chito nekatekse kobaisien simendi ichuton akoi olekitoreten ke ih kokabuati ale imuch eh kikochi fundinik chuton ki netekta amuun matuya ki neuu protective cloth en yu netuche borta tugul anan ko makisisiek cheribe korib teget matkochut bundoyot fumbitab semendi

Chito nekitai anan ko tetutiet tab zero campaign ih ko ki first lady MARGRET KENYATA kokitau en kenyitab elibusiek aeng ak taman ak ang'uan. Kitauu siko reduce anan punguza ng'alekab meet en lakok chemengech ak Ako redusen kanamdaetab HIV kong'eten kimwa inendet kole masapose ko kosirta lakwa agetugul